Niĩ ingĩcemania na mũrata wakwa thoko-inĩ, mbica ĩrĩa hihi niĩ ingĩhũra, wambere nĩ kũimanjini, nĩ kwamba kũmũgeithia, ndĩmwĩre kũhana atĩa, atinda atĩa na nĩkĩĩ ekũgĩrĩte thoko. Ũkũmũgeithia, ũmwĩre, 'Wĩmwega? ũhoro waku?' Akwĩre ũhoro wake nĩ mwega, kana ti mwega, na akwĩre ũrĩa ahana, ũcoke ũmũrie ekũgĩrĩte kĩ thoko, ũkũmũria, 'Ĩ nĩkĩĩ ũkũgĩrĩte thoko tondũ nĩndĩrona nĩ ũkire gũkũ thoko?' Agũkwĩra nĩkĩĩ ekũgĩrĩte thoko, akorwo na wendi wa gũkwĩra. Akorwo ndarĩ na wendi wa gũkwĩra ũgakora ndegũkwĩra nĩkĩĩ ekũgĩrĩte thoko. Ũguo, ũguo nĩguo ingĩũria kana ũguo nĩguo ingĩharĩrĩria ndereti, kana ũguo nĩguo tũngĩaria na mũndũ mũrata wakwa tũcemanĩtie nake thoko-inĩ, we akĩgũra indo ciake, naniĩ ndĩkũu thoko ngĩgũra indo ciakwa.